Arĩmi arĩa marenda kwaramia ũrĩmi wao, ingĩmoria manyitane ta gĩkundi kĩa andũ mĩrongo ĩrĩ na meyandĩkithie. Na thutha ũcio no mathiĩ bengi na metie ngombo iria marenda. Mbeca icio no imateithie ũrĩmi-inĩ wao na kũhanda irio mĩthemba mĩingĩ, kũgũra mbeũ, kũgũra bataraitha ona kũrĩha aruti a wĩra. Angĩkorwo nĩ mũrĩmi wa ngombe, no ndĩmũrie ongerere ngombe ta igĩrĩ kana ĩmwe, nĩgetha aingĩhie iria rĩake na no endie ndĩri-inĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nao, nĩgetha akona mbeca mũhuko-inĩ wake nĩciongerereka.

Wĩra wa kĩama kĩa SHIF harĩ ũrigitani nĩ gũtigĩrĩra mũingĩ wa Kenya kauntĩ-inĩ ciothe nĩ maragĩa ũrigitani, na kũhũthĩra mbeca iria Mũkenya wa kawaida angĩhota kũruta. Wa kerĩ nĩ mehokeirwo kũngania mbeca cia mũingĩ kuma ikĩro ciothe, nĩgetha mahote kũheana ũtungata kũrĩ mũingĩ wothe. Na ningĩ, nĩ marateithia kũnyihia mũingĩ kũruta mbeca ciao mũhuko hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aragũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩrabatara mbeca nyingĩ ta cancer na gũthĩnia bamĩrĩ.

Ũndũ wa mbere ũrĩa ũkaga meciria-inĩ nĩ thirikari ya kaũntĩ ĩrĩa ĩ hokeirwo kũruta wĩra ta ũyũ, kweherira takataka ona gũtheria mũtaro ta ũyũ ĩtarĩ na ũigĩrĩrĩki mũiganu. Ona ningĩ, ũgima wa mwĩrĩ wĩ hatĩka-inĩ, kuona andũ makĩendia ona makĩgũra handũ ta haha hena gĩko. Hĩndĩ ciothe handũ hena gĩko, nĩ harehaga ngi nyingĩ na ngi ici ingĩhutia irio na mũgũri ariganĩrwo gũthambia wega nyanya ciake kana irio ciake, nĩ irehaga mĩrimũ ĩtiganĩte ya nda.

Wa mbere nĩ gũtinia mboga maita mere, na gũthambia na maĩ matheru, warĩkia ngatinia tũnini kũhũthĩra kahiũ koge, thutha ũcio ngaharĩria gĩtũngũrũ na angĩkorwo ndĩna gĩtũngũrũ gĩa caumu, nĩ njĩkĩraga. Thutha ũcio ngongerera maguta na ngeterera gĩtũngũrũ kĩhĩe, na ndagĩka igĩrĩ, ngongerera nyanya na cumbĩ na ngakunĩka ta ndagĩka ĩmwe. Nyanya cia hĩa, ngekera mboga na ngakunĩka ta ndagĩka ithano, thutha wa ndagĩka ithano, mboga ikoragwo irĩ hĩu.

Ũkui wa mĩrigo kũhũthĩra ndereba cia rori, nĩ njĩremwe ya bata biacara-inĩ citũ. Nĩ iteithagia kũnyitithania ũrĩa ũrathondeka norĩa ũragũra, gũtigĩrĩra mũgũri nĩ akinyĩrwo nĩ indo o kahinda karĩa kagĩrĩire. Wa kerĩ, nĩ ĩteithagia bĩacara kwona thoko kũndũ kũingĩ na kwendia indo ciao naihenya. Mbeũ njĩthĩ nĩ yonaga mawĩra matiganĩte thĩiniĩ wa ũkui ta matereba, andũ a kũruta mĩrigo, na nginya arĩa marathondeka ngari icio.